Tũngĩtiga gũtega thamaki gũkĩra gĩco-inĩ gitũ tũngĩatha na tũĩtikire kũrũmĩrĩra mitaratara ĩrĩa igĩtwo nĩ thirikari, tũngĩtuika a gũika ũguo tũtingĩtega thamaki na tũtingigiana na arĩa tũriganĩitie nao atĩ nĩ tũratega thamaki kwao.

Nyamũ ĩno nĩ ĩndeithĩtie mũno gũthomithia mwana wakwa, kwĩruta nĩerutĩte maũndũ maingĩ mũno mũno mũno. O na niĩ nĩ ndĩrutĩte mũno tondũ nĩ nyingĩraga intaneti ngona atĩ, ngathoma tũindo tũngĩ tũgeni tũgeni.

Kũiriga mũgũnda ũrabatara itingĩ mĩcumarĩ, thĩgĩngĩ na ũkorwo na ũmenyo wa ũbundi wa kuoya raini wega, nĩgetha ũmenye itingĩ iria ũratũmĩra woya gĩthimo kĩrĩa gĩbatarainie nĩgetha ũhote kũgayania itingĩ iria ĩrabatarĩkana.

Kanyamũ gaka nigakoragwo ge kega mũno, tondũ nĩgateithagia mũndũ kwĩhĩka ũthiĩte rĩrĩa ũrenda ũteithio wa gĩthirikari. No rĩngĩ nĩgakoragwo ge kĩgio, tondũ niũthiaga ũgakora ũkerwo mũtambo wĩ thĩ, koguo ũkoya ihinda inene mũno raini-inĩ ũngĩgĩgateithĩka. No nĩ kanyamũ kega tondũ nĩkahũthagia maũndũ. Mũno mũno, harĩ andũ arĩa akũrũ, nĩkahotaga gũteithia narua mũno.

Ndũma ndĩciendete citherũkĩtio ngacirĩa na cai. Ona gũtuĩka rĩmwe nĩ ndĩcikarangaga, ngacirĩa cirĩ ngarange. Kana ona rĩmwe ngacitherũkia ngacimburendi, gũcithĩya na macini, ngatukania na mũguna ngathondeka kĩndũ twĩtaga smoothie kajuici gakoragwo na cama mũno mũno na nĩndĩkendete. Nĩ nyamũ ya bata mũno tondũ ona ũrĩte rũcinĩ ũtindaga mũthenya ũcio ũhũnie wega mũno.

Haha hena nduka ya indo ciothe, hena macemanĩrio ma bara, hena ibandĩko cia kũgathĩrĩria mawĩra, na matuka na mabiacara marĩa mangĩ. Ningĩ nĩ haroneka nĩ taũnĩ handũ hena maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere. Arabu nĩ ndĩrona bendera ya gĩthirikari ya borithi, kwogwo no haroneka hena borithi hakuhĩ, na hena mũthĩũrũrũko wa bara, kwogwo nĩ handũ hagomanithĩtie mĩena mĩingĩ ĩcemanĩirie handũ-inĩ haha.

Nĩ gĩkundi kĩa andũ gĩcemanĩtie handũ rumu-inĩ, makĩonio ũhoro wa gũtũmĩra mĩtambo ya kĩrĩu. Tondũ ona ũngĩrora, marathomithio nayo. Nĩo twĩtaga, kĩndũ gĩkĩ kĩ metha igũrũ, gĩtagwo laptop. Koguo nĩ andũ marathomithio ũhoro wĩgie mĩtambo ya kĩrĩu

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndona maĩ maraganĩte ũũ, nĩmenyaga nĩ kũndũ kwaraganu, kũndũ gũtarĩ gũikũrũkĩrĩru, na mbura yaura nene. Nĩkĩo maĩ maga gwa gũthiĩra maragana gĩthemba gĩkĩ. Koguo kĩrĩa kĩ, mbica ĩrĩa ĩcoraga meciria-inĩ makwa ti gũikũrũkĩrĩru, na ti kũndũ maĩ mangĩona gwa kũrĩra, makarũgama handũ hamwe.